Onego bedni wachungo nyangu mar joma mon mondo waresgi kuom tuoche.

Mano picha ma joma mon dhiye mondo gifweny ni giting'o rude. Kata gifweny ka nyathi en nyako kata wuoyi, ama nyathi obedo marach e iye.